Da aher konyo ng'ani ka ma, adhi ny'ise gi ma omiyo oparo ni laini ni bor kata laini ni ok sudi to ang'o ma odwa dhi ringo ma odwa dhi timo ma piyo piyo sa moro ool nikech en kech to ka en kech adhi ng'ise ni oringi odhi omany gi ma onyalo chamo ka amako ne laini, kok kamano sa moro nitie gi ma ngani hawo, ka nitie gi ma ohawo to adhi kwaye mondo owuo gi jotelo mbele ema nyalo konyo nikech an to ok anyal konye an mana kaka en. Kok kamano sa moro nitie gi ma ng'ani winjo ma rach sa moro otwo to ok onyal nini ok onyal chung ahinya kata kuom muda mang'eny koro adhi ng'ise baba kaw gini idhi ikwa joka mbele mondo okonyi.

Mae miyo wangeyo gikma timore e gweng ka gweng kendo miyowa kendo wachak wangeyo kaka dwakony kata samoro jafuambo olando ni ndara madwa tiyogo ne pii opongo, an kaka jawuoth onego ang'i ni ndara ma pii opongo ni kik awuothe, achak ang'i wuoth, ang'i ndara moro manyalo tiyo go. Kendo sama gilando weche machal kamagi, miyo wanbe koro wabedo ka waikore ni iii, kata ka adwa luo ndara ni to ang'o gi ang'o monego aiki, kwanza ka koth ngeny to onego obed n aruako gambut, ka koth ngeny onego obed ni aketo gik koyo machiegni koda. Koro ndalo duto ka jofuambo kelonwa weche, to mae miyowa waikore maber, mae miyo wangeyo kaka piny dhi, mae miyo wangeyo gik monego waiki